Peyie eleenoo esiai eramatare, olchampainonegirabilatamak aikunaa eramatare enye pookin. ning'uaaraa naa esidano ontokitin enye .

eunore oo ilkeek naret duo sani sana naret olaingang'e ee tenelenori enkop pee aishafua enkop akeyieyie namanita iyiiok.

Keyieu duo naji ilaturok pooki naa kisuma nake naa metaa keyioloi ake enetum aabaiki naa tenturore enye eitu einyal esiai enye oo pee megil naa ncheriani esirkali uh keyieu entoki naji civil education uh pee eitengeni naa peyie etum aatayiolo enetum aatabaiki te siai enturore enye.

Naingialaki Ina siai, teneeku naa itumiaki naa saidi, arashu aa tenepiki naa Ina kitobirare oo nkulupuok, nepiki Ina fertilizer naa oleng aisidiashaki oleng kiwango oshi naifaa peepiki, elelek naingialaki naa ilaturok esiai oo nkaik enye, ashu eunore enye, amu elelek ibirunye edaa toolchampai lenye.

Kibidi naa ake peeshilaa ninche enturore amu ebaiki naa ninyiototo, atur enkop sapuk. apik olorere metuturo enkop sapuk. amu kiteeng naa, neeku enturore duoo naji naikash anaa, iltarakitani arashu esiai oomashinini. ami kesiokisioki naa nigil aaku meya erishata naado.

aa mifaa pee elo oltungani amany iwejitin naijio netii enkare, aa inkutikie oo ilkejek ashu ichumat oo ilodonyio, iwejitin akeyie nemaramat oltungani, aitobiraki aa kepik enkishui enye bata.

kitobiraki naaji ebulunoto edaa amu midim naaji atum entoki najo ilashumba low quality, nepuku edaa etu ingialakini ebulutoto enye amu kingial naa oshi entoki naji olkurto kidim aigialaki edaa ebulunoto enye nepuku naa edaa ime enaishaakino.

Eketumoko naa edaa inakata atupuku, aa megirae naa aitanyamal. Neeku eketumoko atupuku vile duo maisha apa peepiki. Aa kepuku edaa sapuk, naa edaa sii sidai nainosayu.

Keimakita ngolinot naijo elaare amu melakitae naa teniaku ewa sirkali enakahawa enye niaku ore nai imbarkinot keyieu naji nepikakini imbarikinot elaare peleleku esiai enye.

Ekelelek naaji etum ngolikinot naa ujio ekelelek naai neeny olopeny olchamba esuj naai ina sheria apa naikunakini nashomo apa aaning'okino nelelek naai elotu nitudung' esiai enye

Keyieu naai Ore esiai sapuk naasita sirkali naa pee eduaya naa esidano endaa pee melo ake ninyialaki iltung'anak naa aa afya enye.